Tijni en tich mar goyo abal. Ng'ani goyo abal. Kaparo kinde mokuongo mane agoyo abal, ne akia goyo abal to ne adhi e nam goyo abal. Ne agoyo pi, nagoyo pi mamodho pi mang'eny nikech pod nakia goyo abal, en mana ni ji manenitie machiegni ema nokonya. Kane gionge nekoro asegoyo pi ma atho.